Ee ashomo aingoru enkipande e huduma namba, enckadie huduma namba . Ore huduma namba naa ene tippat tiatua enkishui oltungani amu keretu tiatua isiatin e sirkali anaa edungoto enkipande ,passport, driving licence , onkulie anaa Nssf , nhif , naa keretu sii sirkali peyie eishunye elejare.

Kore olaranyani loosinkolioti le ohangla yioloti naa Prince Inda . Naa ore osinkolio lenye nanyor oleng naa kejo naa keji osiempe.

Tanaa Kara naai olopisai le serkali naa keilepunye inkishorot um talent, aishooyo training too inwuetin napaasha. Ore sii aitokie naa keilepunye biashara kutitik, kaakikisha ajo kaitutumo business initiative o youth funds peyie atumoki iropiani naiterunye biashara.